Tijni itime alworawa ka ikwongo ikunyo bur matut. Bur machunga ikunyo mabed matut ahinya ntiere fut mipime godo, kosekunye to machunga igolo e seedbed tinyumo e burno endo tionjo manyiwa tinjo lowo e tiende asto kipidhogi to nyaka timnegi spacing maber kendo kidoyogi to lowo emionjo e tiendegi.

Mae en puodho manosepur kendo ma koro cham bende iridho. Aneno ka en puodho ma oseridhi kendo jamni bende kwa e iye. E gwengewa kata kuonde mamoko, ka ng'ato ogolo oduma e puodho mano koseridho, to jamni jakwayoga i puodho, iyudo ka jamni koro wuok kuonde mabochobocho kuonde mopogre opogre to biro kwayo e puodho kagisekwayo tibiro tergi mondo gimodhi.

Mae iluongo ni ng'ado bel. Bel en gima imanyo pala mabith koseikore ma ineno ka wiye gi malo nitiere gik marotenge. Ibetgi pala mabith to ing'adogodo gi wiye gi malo. Koseng'adgi kamano to ikirogi kamoro achiel, ichokogi kamoro achiel koro kiseng'eto mitieko tibrokwanygi kendo kiting'ogi kiterogi kumaidhikangie kata imoyogi mondi koro eka ikanogi. Koro ibogamogi amoya pile pile kagisetwo maber tidinogi tilosogi tikawogi ikano.

Mae en olemo miluongo ni avakado. Avakado ni en ober kendo okonyo e del kendo inyalo los kode kata juis mamadhi. Ahero avakado ma toke majanni kata matoke rateng' kata purple. Luwore ni to owuok e yien machal nadi. Avakado kidwarong'iyo ni mit, tibiro kwanye to indeko iye kiwinjo ka kodhi ndekni e iye to mano avakado mamit ahinya.

Ma en puodho mopidhye kitungu. Gini kelo mor nikech ka kitungu oselosore mokunygi mogolgi to ibiro usgi. Gin gikma koseusi to wuon puodho biro yudo pesa kendo okobrochando gikmoko. Kata kobedoni seche mopuro to oyudo ka en gi challenges, nyaka onyiew yath, nyaka oyud pi, nyaka oyud transport, iboyudo ni kosekayogi kagisebedo harvested mousogi to koro pesane cha biro dwogo kendo boduogo mang'eny. Puro kitungu ber kendo okelo mor ne wuon puodho.

Mae iluongo ni mananas ,mananas ki idwa ni kik kethre to ok okete ka ma ng'ich ikete ka ma otwo to bende ok ifunde. Ki ifunde to obiro dire to obiro chako kethre. Mananas ok moye e chieng' bende. En ikete ka ma ni gi tiplo to ok weye ok kete ka ma ng'ich biro yude piyo nikech ka ng'ich omake to bro donjo e dend to obiro kethore. Koro kata ka ong'ade to iyudo ka dende, dende ok ber iyudo ka dende okethore odhiek odhiek.

Tijni ka idwa timo to nyaka ikwong ibed gi puodho, nyaka ikwong ing'e pi idwaga yudo kanye, kodhi idwayudo kure kendo kamidwapidhe en kama chal nade. Anyalo nyiso ng'at magombo timo tijni ni nyaka ibede gi puodho kendo puothino kik obed but kuma gwen kata jamni nyalo chope nikech jamni ohero chamo alot gwen bende ohero ketho it skuma kaachiel gi spinach. Tijni nyaka ibedni inyalo yudo pi machiegni minyalo onjone alot nikech alot be mondo odong maber nyaka oyud pi moromo e tiendene kendo sama alot olosre maber, ibiro ng'wede kendo ibiro use kuonde mopogore opogore tibroyudo yuto maber.

E aluora wa iyudo ka jo ma dwa pidho nyanya manyo puothe e dho nam, kata e dho aora ma ok dwon, nikech nyanya dwaro pi mangeny dwaro pi ma oromo nikech pi mangeny bende kethe to nyanya bende ki ipidho e tie nam to nyaka ibed gi jo ma rite nikech rao be nyalo wuok ma keth nyanya ka pok olosore to nyanya ni bende en kaka ka oselose, ka osepidhe to nyaka imany yath ma ibo goye ga nikech ka kudni odonjo e dende ka two omako gi to nyanya kethore ma kata gi ma ogolo bende onge koro nyaka imany yath mi ibiro goyo ga e nyanya mondo kik gi kethre kinde ka kinde sa asaya ki ipuro to nyaka igo yath. Nyaka bende ibed gi jo ma konyi pono seche ma nyanya oseikore to ka nyanya ya piny to nyaka sike gi kedi mondo kik otur.

Mae en chiro, kendo ochal kama iwaro e kitungu, aneno ng'ama pimo kitungu e kilo ochal ni ng'ato oseng'iewo koro opimo ne e kilo. Kendo aneno ng'ato be okulore oyiero kitungu ma odwaro to kitungu ka oseyiero kamano to oketo e besen moro ni e mbele ne kanyo to omiyo jauso chande to pimo ne e kilo to ogolo pesa ne to ochulo.to ong'eyo ni okawo kitung ma rom nade. Saa moro en ng'a ma kawo kitungu ni odhi tiyo go e yore ma opogore opogore sa moro odhi uso, sa moro en gi liel kata en gi arus kata en gi nyasi ne moro odwani mondo oti gi kitungu koro ema omiyo oyiero kitungu ne kende mondo onge ni ka po ni en uso to odhi use e nengo ma chal nade.

Kae aneno ka wan gi mashin mi irego ga godo oduma, aneno Oganda, ojende moko ang'wen, aneno ogunde, aneno osogro, aneno bende oduma moko ma omoo. Gi ma timre kae en ni irege oduma ma osetuo, oduma ma ne ogol e puodho ma oseridhi momoo gi ma otwo koro mashin rego gi. Iyudo ni sa moro ne gin oduma mang'eny ma ok nyal sus gi lwedo. Koro okel mashin mondo oknony gi suso gi mondo gi dhi piyo piyo. Kendo masind endi en seche ma osuso to osogro oketo yore thenge, asto oduma bende kadho, iloko e e gunia kendo omiyo ji tich mayot kabisa kabisa. Nikech iyudo ka tinde bende ng'eny ji odich, thuolo ma ng'ato nya yudo ka obet go piny ka osuso en tek en gi ma tek ahinya.

Ee e gwengewa, pod nitiere jo thietjh ma chon go. Iyudo ka jji ohero gi kendo gin ema ji kuongo ringo irgi ka pod gi dhi e osiptal. Nikech ang'o? Saa moro inyalo tero nyathi e ospiptal to en gi ma osiptal ok nyal thiedho. Kaka iwacho ga nji juok, juok ok en gi ma osiptal nyalo thiedho lakini ja yiend nyaluo nyalo ng'eyo ni nyathi oir kata in ng'ama duong' oiri to oyudo yath ma onyalo miyi. To osiptal ka oter ti ibiro bedo diagnosed gi gi moro nono ma opogore gi juok, to sa moro juok ema chami. Koro jo gi pod nitie kendo ji ohero gi kabisa.